Kore enepiki olchamba embolea sapuk ashe aitulusoo naake keeta naa effect sapuk tolchamba. Kore ene dukuya naake iko naa ilo shamba niinyal ina daa neeku mitobirunye naa ina daa ene vile nafaa naa pee ebulu duo ina daa to lchamba.

kore dukuya ene dukuya nailepunye naa embolea olchamba naake enipik embolea o nkishu, ore embolea o nkishu nilepunye embolea olchamba nitobir amu meeta irkeek yeyote. Kore enkae ear e naa eninjo olchamba metibiko intu eturi pee eshukokino naa inakata pee mebebeku enkulukoni.

Teniyeu niyolou empiron olchamba lino naake iun naa entoki nijo irpaek anashe mboosho kore piidol lelo irpaek anashe mboosho ajo kijo meeta afya oleng' niyolou naa ajo kore enterit olchamba lino naake mekure e biyoto , keyeu embolea.

Kore ene dukuya eniyeu nemiimin enterit tolchamba lino naake ipal kwanza aitumia irkeek le kemi kali, nee enipal aitumia nikonji enkulukoni penyo amu mebebeku. Ore ene pii anashe injo olchamba metibiko mpaka naa ning'asa kwanza aaku osero netum naa nena nutrients.

Kore ene dukuya mpesa naake kore naa safaricom naake eeta network te kila mahali naake ibung' naa network eney mpaka tiatua woitin nemee sapuk naleng',neku keyolore iltung'anak kunok oleng'. Kore tenkai oitoi Airtel, naake eneponari siinje network enye pee esapuku netumokini naa sinye aitumia esidai.

Kore embenki esimu naake tum kila mahali nee karibu ke kila oltung'ani neeta esimu, nigil sii aisaidia neeku kore safaricom keti kila mahali metaa ketumoki kila mtu nee eniata ewueji natii network nitumoki airiwai iropiani ewueji niyiu, nitumoki aitau iropiani te saa niyeu.

ore enkata nimiata iropiyiani te simu naa in dial star are ,uni, ongwan ,ohash, ore pin dial nejia naa ekiyaki naa option nikintaduaki kanyioo eba fuliza ino

Kore ene dukuya enipik iropiani olaini le Airtel, naake keme sapuk naa oleng' network e Airtel. Kore naa ene meesapuk network neeku mitumoki naa atipika iropiani ilo aini le Airtel. Kore eniare metii duo kemee kunyik ildukai oleng' oitumia Airtel.

Kore ene dukuya naa ing'asa aing'uraa keropiani nabaaya aa iata te mpesa nilo naa mpesa, kore pee ilo mpesa keti ewueji naigero pay with paybill, ore pee ibaya ine nipik naa nena amba e paybill, naake kiyaki naa nkulie naaji business number, nipik nena nipik naa sininje tikit nena niyiu nilak, nipik naa mpesa PIN inonok piitumoki naa airiwai neija.

Kaake ilo mpesa kore piilo mpesa, nilo ewueji naji loans and savings kore piibaya ine wueji e loans and savings, netii naa ewueji e m-shuari, ore naa piilo ine wueji e m-shuari ninkintaduaki naa nena tokitin pookin, savings, withdrawal nitumoki naa aiseva iropiani inonok tine.

Kore ing'olikinot nitum naa ing'ira airiwaa iropiani te mbenki apik mpesa naake inepu keti orkekun linepu ajo kemeesidai network. Kore naa orkekun lemeesidai network, naake kekisumbua noo ilo kekun amu metumoki naa ropiani ashomoita esidai anashe neeku itumia naa isai kumok.

Kore naa m-swari naake ikubali nye amount yeyote o ropiani niyata mee lazima pee iropiani kumok iyata. Kore enkae e are naake indim aitau sii nena ropiani te saa, te wueji niyeu, we saa yeyote niyeu nintumia nena pisai.